Ore enkoitoi nainyala ana nkibelekenyata eloing'ang'e te rishata naunishoi o eramatare naa entokitin kumok oleng amuu, eniji ing'or iye ilmaasai baa keifuga apa inkishu, nikieta taa apa nikitimira ilchambai airem ilchambai sapukin, kake ore peeponu taata kuna ntokitin naaji intastris enkop neinyalaki reii iyook taata inbelekenya eloing'ang'e neinyal indaki aang' naa enkolong nairewua oleng naya neinyal neaku einyala yook oleng ena siai eloing'ang'e ,neitoki taata aaku ore taata nkibelekenyata eloing'ang'e, mekore aa napa katitin esha enkai naaku, ore keyei enkishu kisiligita enkai metasha, ore nai amu eibelekenye oloing'ang'e, nemuta inkishu, neya olameiyu tengaraki naa olameiyu amu metemuto naa enchan, kake kisiligita enkai ajo kesidanu imbaa, kelotu eloing'ang'e ashukunye, naa ekiomonito enkai oleng metasha amu ijo ore ilmaasai naa enkishu ake endaa, aa eunisho taa nitum endaa naaku einyalaka yook taata ena siai eloing'ang'e nijo taa aing'or einyala nkuapi aang' oleng olmaasai, kake kisaita enkai oleng ajo tushuku oloing'ang'e lang' oinyale.

Ore eniko eh ekilepunoto ekirewuaj ekolong teunore endaa. Naidimayu neibala neyau taata eishoi kinyi naa taata endaa nituuno. Naa iji inkunono, ore naata tenelotu ekolong sapuk eh amu, keya taadi nikiunisho iyiok irmasaae naaji niun irpaek linonok arashu, tee edengu , arashu, epoosho. Kake ore naa amu, kelotu naa ekirewuaj, matejo naaji nepal eitu esha naa kinyial naai taata kinyialaki toi iyiok eh esiai amu, lanyor enkai ajoki eh matejo naaji teniata irpaek. Ore kulo paek ninguraka naaji order naii oltungani oyieu irkuniani tomon. Nelotu ekolong sapuk oleng nikinyialaki amu, miput naa kulo kuniani linonok amu, inyialate naa neroku enchoto . Asi tenaa epoosho duo ninyiala enchoto neroku enchoto. Neaku naa tenijo aingor kirowua taa oleng amu, idolita taa ajo kinyial ibajeti elelek duo iwoshito iyie ibajeti orkuniani tomon, nelelek ninyiala irkulie amu kelotu naa ekolong nikausha neaku, ninyiala. Neaku eh kinyial oleng tesipata, kinyial ekirewuaj ekolong eunore endaa naibala neyau eishoi kiti. Neaku keyau kelo neyau osina sapuk oleng amu amaa teninyial endaa sapuk naa keyaku osina sapuk oleng.

ore taata irereni ootamoki oidim enkijape aibung'a ilairemok naa irereni sidain oleng' amu tinijo taata aing'or erereni sidain anaa teunoto oo inkuashen naa king'ial dii ilkeek, sidai taa amu itobirua apa enkai ilmaasai tenkoitoi sidai oleng' neeku ore naa tenkop ang' amu ninye naa aimaki amu ninye ayiolo, naa akajo keeta irereni akeyie siidain amu etang'asa apik ilpuyai kulo legreen house pee mewosh enkolong' ore taata ,naa keetae ilkeek loo piki ilairemok olchamba lino pee ming'ial enkijape asi neeku iyioki ake kila tedekenya niswaki pee, ming'ial enkijape neeku lelo rereni etaa iltung'anak.

Ore enaiko pee aitobir ena naa kangas Ajo ore entoki nadolita tene naa nkukui nateyiangaki ore elukunguni naa endaa sidai oleng amu ore oltung'ani otadoyie osesen lenye ashu ewok kule arashu enyia endaa naijio mboshok naa keshuku osesen lino nitoki asapuku ore tenewueji nadolita elukunguni naidipaki ateyier arashu nagirai Ajo pee eyieri neeku kadolita lukunguni naa melelek taadoi kegol amu ore elukungu naa year nidung orgos ore pidip atudungo orgos ningas aitadoki enkare amu kipidipid taadoi Eton egira aye nintadoiki enare nairowua metang'asa enajuan aloo paa epik taa emoti ore pee epuku lelo papit nidungudung nipik emoti nifry ashu epej ore pee edip atapejo neeku endaa sidai oleng ninyia araposho neeku ekintobir osesen kelelek enkitobirita tooltung'ani otaasa kake ore oltung'ani leitu aikata es naa kelelek aku kegol melelek akeyie

Kaidim atolimu Ajo kainyio nagira asaa tenewueji kadolita nkamiani nagiraa adaa naa tenijo aing'or ketii narikito elesho lenye netii enkera natii Kuna amiyani naa kajo ore Kuna amiyani naa noo oltung'ani obo ashu nengag nabo naa kisidai oleng amu ore iyiok irmaasai kiata nkabilaritin pookin oo ng'uesi Kuna natii nkang'itie kiata ngamiani kiata esirkon kiata enkisuma nikita mbaka eldiyien nkitejon pake nepuonu ang entokitin Osero ore tene nikidolita nkamiani nagira Anya olchani aa orngosua ele ore ngamia ena eniyiolo midim atadoi ainosa nkujit natii enkop ore enkomia naa Kenya ake nkujit naitashe etieu ena ormeut menya engomia ntokitin natii abori ore enkomia naa penyaa entokitin naitashe naa kebaiki orgos lenye amu tenedoyio naa aitadoyio orgos negila emuret neeku kadolita nguy nkamiani natii nkuti kera kisidai oleng amu kitumiai aidurie newoki kule

Ekaidim atolimu Ajo kainyio nagira aendelea ashu asaa Tena pisha nadolita tenewueji ekang'as najo kadolita taata enkaji ore enaaji netii orkujiti shumata netii orpuya abori netaa enaaji nkuti ngapeta ore enaji netii enkiti Shani enkalo netii nkuti mbenek namaanita neeku kimaanisha Ajo enkop ormaasai ena ore olopeny ena toki naa olairemoni amu tenijo aing'or irpaek kulo otipikaki shumata nepiki atua enkaji ekitau keshaita neeku ore kulo paek nepiki tiabori enaaji paa tenelotu ashaa niminyial endaa amu ekinyial taata tenelotu naaji asha naa kinyial kulo paek nitongu nitorok nimitoki ainosai ashu nimitoki amiraki amu meeta naa orkastomai oyieu naaji endaa ngiro ashu Narok nainyiale neeke ore naaji ele tung'ani naa kejo pee minyiala endaa enye neeku kegira ashum nepik orpuya paa tenesha nemejing enkare neeku ekayiolo Ajo kainyio nagiraa aendelea tene irpaek otipikaki orpuya paa teneshaa niminyiala ore naa le tung'ani nemenyai esumash netum enkera naisumie enkera enyena

Ekayiolo pii enikoni enenyai ena toki kisidai amu ekiyiolo ena toki amu ore iyiok irmaasai naa ekiremisho nikiramatisho neeku ekanyor oleng tenadol enatoki kwanza neramatare ashu airemisho naa ekang'as adolita oltung'ani oishopito enkopia barlal nadolita olchamba sapuk loo irkikuan olchamba sidai fresh laa kisidai amu katikati irbaribarani eyimita ena toki ore ena toki naa kayiolo enikoni ene nyai ore orkikua naa edungu eleshat lenye amu minyial mbenek ore pidungu ena shata nikiny tee nkalema ashu too laala ore pikij naa ketii enkare nemelok basi ninteru adungu enewueji niborie ninyia netobir elala aitagol neeku endaa sidai oleng amu enkinjo esukari too sesen kemelok oleng neeku kayiolo pii enikoni enenyai

Ore eng'eno niyieu pee eyas ena siai naa kelelek oleng amu edolita irmosor ore irmosor naa tenijo aing'or irmosor naa endaa sidai oleng ore eng'eno nataa tesia ormosor naa ore ake pee eyieu irmosor engoru elukunguni tipika elukunguni enkag ashu enguraki doi enkaji ore pedip ainguraki enkaji enguraki ilchoogoni ashu keetae ninye ene kienyeji tipika doi nincho eitiamakino ore kulo mayai nipik enkiret neeku keyieu ake nipik enkiret aasi nimir ore pee emir nitum eropiani neeku ore ena siai kayiolo oleng amu esiai ormayai naa ekanyor oleng amu keeta eropiani naa enyia doi oltung'ani mintokii apukoo

Ore entoki naikuna taata ena bae meibelekenyayu tenkop ang'o ormaasai kajiado aaa kajiado West amu jii mekiunisho enye iyook kake akaidim naji sinanu atolimu ajo kanyioo naibelekenya tenkop ormaasai amu kiata inkuti ormaasai naunito kuna taa naata enterit sidai amu atiaki ore nayii iyok naa ijo toi medupa iyook enterit neeku ore kuna tokitin naa inkwashen kuna tataa naa kegira aibelekenya tii iye amu ekegira atum eng'eno neibelekenye amuu olonyor enkai oree naarii meetae kulo kiek ooji fertilizers naa kegira apa irmaasai aima eneegol kake egira enkai amayian nebol inkutukie nebol neisuma enkera nepuo netum eng'eno neponu atuum entoki naji fertilizers naa kepiki ake netobiri nemeitoki ainyiala asieki nemeitoki tii nye toii ing'wesin aanya nebulu neiu inkaitubulu kumok nilo oltung'ani akesu etaa kumok neiput irkuniyiani nemir neinyang'uni amu keinyang'uni naa amuu kasidai neinyang'uni toi bass nekuu oree taa pidipi ainyang'u taata naa kesidai naa amu tenutum iropiyani iyaas ake duo nitum toi iropiyani olonyor enkai toi meeta entoki naata iropiyani enaa inkwashen kake eibelekenye tenkop ormaasai naa eibelekenye naa amuu nena ng'eno ooo inkera naisumitai naa inaa sii paajeki irmaasai maisuma tii inkera amu kesidai toi amu keyaki eng'eno nepuo inkwapin neing'orisho neyaki iyook eng'eno sapuk oleng'

Ore entoki nadolta tenewuei naa kadolta ilairemok lolchambai , enapita kulo tunganak orgorila otua , mayiolo tenaa ketaara tenaa kai ikununo ,kake enapitae ake ninye orgorilla , naa kumok kulo tunganak , naa ore taata kulo tunganak kegira aipangie elegorila tiatua eleshamba , netaraposhie duo elegorilla eba enkoshoke anaa ordirkeny , neeta dii imbenek tenkutuk etumuta duo irpaek, eteena duo iltunganak impolosi , naa kaitiship amu etaa kebulu irpaek aitobiraki.

Eh ore enetiu tene wueji. Ekangas olaininingoni lai aliki ajo, kainyioo dii natii kuna pishai nadolita . Amu kadolita ipishai episha tene. Ore ena pisha etii di oltungani, oltungani oota orkaputi, netii olaata enkila nado neeta eh jeans pus . Ore kulo tunganak netii taata atua ekiti aji naa, ore ena aaji ijio enkaji akeyie sapuk naaji ijo, emuatata kake enaata naaji ena toki naaji eleshumata. Ore tiatua ekalo ekulo tunganak netii inkera . Etii irmeregeshi netii toi inkera . Eh ore kulo meregeshi netii oltungani oibungita ormeregesh . Eh ore kuna tare nishoritae irkujit tiatua ena aji, adolita irkujit tiatua ena aji akeyie taata irkujit. Ore naaji eniko peisum oltungani metayiolo ena siai naa, ingas nijoki ele tung'ani eh tonyora inkishu amu, ninye enkisuma sapuk. Ore peenyor ele tung'ani inkishu nijoki noto ina inoto naaji ntaki kuna kishu inonok pee meya olameyu intaiki irkujit, tipika irkujit akeyie eton enyori enkop amu ata tenesha naa nebulu inkujit. Nijoki tipika doi inkujit. Ore ebulu kuna kujit basi ore pee elotu olameyu anaa taata amu adol kepir tenakata kuna ntare kake kitayu ajo olameyu basi, nilo taayie aitayu oladuo nkujita niyaki intokitin inonok tiatua inkajijik peemeponu naa kulie tare oo kulie nkangitie aanya . Neaku taa aiko lelo.

ore paa enetipat tiniyas ena baye naa ore ena baye etii ilukunkuni ene weji ore elekunku naa meeta entoki naata iropiyiani naijo elukunku, amu ees elukunku aja ekintaki ilmayai nintoki amir nikunyoyie tedekenya, ore kuna kukui tinidol naa keeta iropiyiani, neeku meetae esiai naa iropiyiani naijio enoo inkukui nanu laajoki ore naaji tinimir kuna kukui nimir naaji disemba enakata eetae isiruai naaji naijo kulo lekenya nimir naaji nitum iyie iropiyiani, ninosie daa ninyang'unyie inkilani nilaakinyie inkera fees, neeku enetipat enasiai oleng' ore naaji pee iwok olmayai nikinchuunyie ilgoso.